Ĩno nĩ kandi ya safaricom, ĩrĩa ĩratũmĩrwo nĩ andũ aingĩ bũrũri-inĩ. Safaricom nĩ ĩkoragwo na mpesa ĩrĩa ĩteithagia gũtũma mbia kuma thimũ ya mũndũ ũmwe nginya kũrĩ thimũ ya mũndũ ũrĩa ũngĩ. Ũgĩtũma mbia nĩ ũkoragwo na pin yaku ĩrĩa mũndũ ataragwo ndakere mũndũ, pin yaku ĩkorwo ĩ thiri yaku. Na kandi-inĩ yaku ya safaricom ũngĩriganĩrwo nĩ pin yaku, no ũtũmĩre namba ya PUK nĩguo wĩkĩre pin ĩngĩ njerũ ĩrĩa ũkũririkana.

Nyendete gũtũmĩra sim card ya Airtel, Mũno mũno nĩũndũ, bundles ciao cia kũingĩra intaneti-inĩ nĩ ikoragwo ciĩ nyingĩ ũngĩringithania na cia Safaricom, na o na icio bundles nĩ cikaraga ingĩgathira ũngĩringithania na cia Safaricom. No ingĩrora mwena-inĩ wa network, sim card ya Safaricom nĩyo nyendete gũtũmĩra nĩũndũ network yao nĩ ĩkoragwo ĩ igũrũ ũngĩringithania na simcard ya Airtel.